kore taa ana naa ndaa nawaa nkare aaku kore ntoki nadamuta tanadol ana siai naa tunukuunisho awun ndakii aang aah lpaeg taa onkulie daki kumok nesha nchan kitok sapuk oleng metaa keyaa duake ndaki aang nkare naaku kore duo ana siai naa keitanyamal oleng biotishoo ekuloo paeg lang amu kourorii naa pookin etanaa sii eurorii nkumoi enshe naaku naa mukutum naa ndaa aang ana nikiyolo naaduake ajo ninye kutuuno

eee kore taa anaa naa kadolita nkang aa nkajijik enkujit nadolita sii lchampaa lodungoo naa kore nadamu tanadol ana siai naa ana aaku kutudungoo lshampai lang nikipik ndaa aang duake lkompei naaku kore naneree peijipaa inia naa pikitum atutur otoki lchampai lang pukutum naa otoki atuun nghai daa otaokii atuwaa anda apaa nikituuno pikidung ana naishaa

Eeh kore kuna naa nkokon natii atua nkajii aaku keishoritai sii ninshe ndaa enche aitibbiraki naaku kore ntoki nalotu ndamunot ainen tanadol anaa oleng' naa piikiramat sii yoo kira laramatak nkokon ang' tenkoitei supat oleng' ikincho ndaa enche nikincho sii duake nkare nikipik abaki duake loipii supatii tanaa duake nkajijik duake supatii peetum sii ninshe atubulai naa neisho sii yoo ninshe inia daa ashukokii yooh duake ana vile sii nikinshorita yooh ninshe neshukokii ninshe yooh faida alang inia shii nikinshorita yooh ninche.

Koree reteni ashu irmarenken latoningo ipirta enabae na ana aaku pekiramat nkukui aang tenkoitoi supat kincho endaa tonkajikik enche nimikincho amu ore kumok neaku etarasaitie teboo netum naduo ake kidim nenya nkulie owuarak ashu aaku nabo irmagerobtana si lasuriak neaku pekiramat ake nkonkolang eimu nkoitoi supat nikisho si duake dawa peaku duake kibooyo moyiaritin kumok naponu teshumata nkishui enye.

Eee kadamu enkolong nataasa ena siai aa kunda naisha, naa kore sababu nataasie anaa naa ngaraki apa naa kore lorere lang keata sumashi anaa sii inkolong'i neakini naa duake resheni, nepooni aisho, nikintodou naa duake yook anaa lkijanani amu kore pikijo duake meishoo noo yeiyo ana sii oo papa ninche meitodou naaku naa mara ake embaye supat, nalotu naa nanu anaa lkijanai olkule kijanani kumok nikiponu aaret lorere lang' aitaki ena daa too kuna garrin peishori naa sii ninche.